Yorno matiyogo e ungo pesa ne weche mabiro apoya en yorno maketo mar keno e dwe ka dwe. Bang'e kosechula osara mara mar dwe, apogo bathe matin kendo akano e bengi e akaontno mara mar keno, bang'e alore nyaka chieng' moro wach bina apoya eka atiyo kode.

Piny osegolo odok e it gi e weche mag rito mwandu. Maeki osetim e yor keto arita maber e mwandu go eki mag jopiny. Kopogore gi mae, piny owacho osekelo puonj e yo mayot ne jopiny e yorno maginya keto godo mwandu maggi maonge gimoro amora mok odhi mopogore kaka gichano.

Mokwongo ahinya nyaka obed chenrono mamori in iwuon kendo maok ochuni ni mondo omi idhiye. Kopogore gi mano, nyaka ineye ni omenda marom nade ma idhitiyogodo e chenrono eki. Kopogore gi mano kendo inyalo ng'iyo ni ber mane ma odhi keloni bang'e kata gi sano no ma idhitimo chenrono eki.

Jogo mang'eyo e tiponi gin jokanyono mag piem mag ng'wech. Jogi gin joringo moseyangore e piem mago mopogore opogore. Jogi nikod nengo kaluwore kod mich mago magiyudo e piem magisebedo kagitimo. Achiel kuom mich gi eki gin kaka mula kata omenda ma imiyogi kaluwore kod namba mano ma gikawo e ng'weje magidhiye.

Chiemoni inyalo cham mano ma otedi kata ochwaki gi kod mano ma obul kendo owang' mamit gi mo. Chiemoni moboki inyalo cham kod nyanya mano mong'ad matindotindo kendo onywandi kaachiel kod otungu ma olos mamit. Iyalo poko opokla mar tong' ma oseboki ma icham godo kamano eki, kata inyalo chame achama kamano kiseketo kod chumbi ma oromo.

Yore ntiere mang'eny mag kano omenda mag dhi i ritaya. Mokwongo en keto omenda kowuok kuom osara michuli dwe ka dwe kendo ipoge matin mano mikane e bengi bang'e imiyige odiechieng'no eki ma iritaya. Kopogore gi mae, ng'ato nyalo keto mwandu e gedo mag udi kata yawo kanyono mar ohala mano manyalo konyo miye pesa kochopo chieng'no ma oritaya.

Mano matimore kae en bura ma itayo kod achiel kuom jatelo e kind jokanyono eki ma obet kendo koluoro mesa kendo winje. Jogi oting'o buge kendo gindiko gigo eki matimore kaluwore gi chenro margi. Kendo gibet piny ng'ato ka ng'ato kagiwinjo jatendgi ka wuoyo kokadho kuom kata mano manyisore e wang' jowi ma ogur e kor ot magibetieni.

Mondo omi apuonj ng'ato pur mar olemo manie tiponi, mokwongo nyaka abed kod lony kendo abedni asetimo tijni eki bang' ndalo modhuro. Bang'e nyaka aik puodho mabrotiyogodo e puonjo jalno kaka itimo pur mar olemoni eki. Kopogore gi mano, nyaka aikra mar ng'ise ber kod rach mayudore e purni.

Mondo omi apuonj ng'ato pith mar matunda; mokwongo nyaka ng'atno bedgi dwaro kendo odimbre mondo omi owinj gino mabiro puonje. Kopogore gi mano, nyaka an be abed kod lony kendo abedgi puodho mapure matunda matin mabronyisego kendo kapimone mago ma owinjore otim. En be nyaka apuonje kendo oikre ne mago manyalo ketho puothe kendo obed gi ng'eyo kaka onyalo rito puodhono.

Ber ntiere mang'eny ma iyudo kokadho kuom keto alwora maler. Mokwongo ahinya to en yudo muya maler mawatiyogodo e dendwa. Mar ariyo, en keto alwora kanyono maber kendo ji dak mamor kendo neno maber kata ka ng'ato obet to mor. Alwora ka ler to tuoche bende tin, omiyo maeki konyo ahinya e keto ngimawa maber.

Midhiero ma iyudo kod riwruok mag sacco moloyo ahinya to en hola maduong' ma ikawo kod ji bang'e to gikoso chulo. Maeki miyo sacco koso bedo kod omenda moromo mar tiyogodo kaka jokanyono. Kopogore gi mae, ji mang'eny osedonjo e sacco kendo thothgi ok osebedo ka chulo pesano mar ndikruok.

Gino matimore kae en jalony kata ng'ano mong'eyo loso matoka ma okethore. Jalni en miyo, miyoni nigi ng'eyo mar rango manoeki matheko e i garini kendo olose mondo omi garini oringi, oti kaka osebedo ka otiyo.

Kaka japur, tek mondo omi iyud hola kowuok kuom bengi mondo omi itigodo e puodho mari, kendo maeki osegoyo dongruok piny ahinya. Kata kamano piny owacho oseloso sako mago mag jopur kendo osetemo chiwo hola ne jopur mopogore opogore. Kopogore gi mae, piny owacho onego chiw puonj ne jopur e yorego eki ma opogore opogore maginyalo yudo hola maok githagore kata matin.

Mano matimore kaeki en loso tipo mar ng'ato ma omako suche kendo ma inyalo tigodo e yorno eki mopogore opogore, moloyo to loso opande kata otas mar ranyisi ni in japinyno kata sano madwarore kumoro mondo omi omiyi kokadho kuom sura mari mano mamari iwuon ma opogoire gi ng'ato ka ng'ato. Kendo maeki nyalo bedo yorno mar ndikruok kaka piny owacho.

Buge ma oher ndik kod jondiko ma Kenya gin bugego eki mag sigana kaka jokenya odak kendo timbe mag jokenya ma opogore opogore. Bugno ma jokenya ohero ahinya ma inyalo chiw kaka ranyisi en bugno ma iluongoni "The river and the source". Bugni ondik kod jandiko ma iluongo ni Margaret.

Kaneno tiponi to mano mabiro e pacha en buk mano ma ondiki kendo manyiso kido kendo kod timbe mano mag jogo mar Gikuyu. Bugni en buk mamit ahinya kendo en gi sigana man kod puonj kendo kod ng'eyo manyalo konyo ji e dak e odiechieng' mapile ka pile.

Ahero tijni kaluwore kod chenro maber ma ochan kendo ma oyangore ma oketi ma itiyogodo, kendo maeki miyo ng'ato ka ng'ato yudo thuolo mare mar timo manono mokete kanyo kendo ka otieko owuok mana mamuol maonge gimoro amora ma okodhine kaka owinjore. Omiyo maeki ber ahinya.

Tijni nikod nengo matek ahinya e alwora. Maeki luwore kod nengo matek mar nyieo gigo kaka kompiuta mago ma itiyogodo e mbui mondo omi opuonjgodo nyithindo e sikunde. Kopogore gi mae, nengo mar keto sitima e alwora mondo omi otigodo e timo tich mag kompiutani be tek ahinya.

Jalno ma ang'e e tiponi nyinge Samuel, jalni en achiel kuom jogo mang'anyo ne ratiro mag dhano kata jopiny. En achiel kuom jogo ma otelone jogo mantiere e ng'anyoni eki kendo giywago ratiro margi mano ma ok otimnegi e yorno kaka owinjore kokadho kuom chik.

Gimatimore kae en jal ma omaki kod polis kendo gimake gi onding'e ka giywaye mondo omi gitere kanyono magidhiye. Jalni openjore ni ratiro mare ere kata ang'o momiyo polis omake. Kendo ntie jogo maluwo bang'e mondo omi ong'i gima dhi timorene.

Ka aneno tiponi mano ma biro e pacha en puonj kokadho kuom jolony mago mag yore mag keto mwandu kata kano omenda kokadho kuom bengi kata puonj mar yore mabeyo ma inyalo tigo e dongo mwandu kata loso omenda. Kendo jogi ipenjo gi penjo bang'e ginyalo miyi duoko mana kaka owinjore.

Jal ma ang'eyo kae en jatelo mano ma ochung'ne bengi mar Equity, kendo ochiwo puonj ne rowere e yorego eki ma inyalo ti kata ma inyalo ken kokadho kuom bengi no mar equity. Gin kod mwandu mano miyo nengo margi bedo mamalo kendo gikano bende gik mopogore kaka mula kata otese mago ma ji ogeno ahinya kaka otas mar lo.

Mano mabiro e pacha kaneno tijni to en yorno maber ahinya mar pango kaka inyalo ti kod omenda. Kendo maeki kadho kuom puonj ma inyalo chiw e buge ma ondiki. Kopogore gi mano, to e puonj ma ichiwo kuondego mantiere chokruok mondo omi ji ong'e kendo obed gi chenro mabeyo ma inyalo tigodo gi omenda.

Gini ok thor yudore e alworawa. Kata kamano ipidhe e gwenge mamoko. Gini itiyogodo e loso gigo mimadho mawach, kendo itiyo kode e kembe mopogore opogore maloso gigo ma imadho. Kata kamano ne jogo mopidhe, ginyalo chame achama kamae kaka entiereni kata owach kamano to okelo mit ne jogo ma ohere.

Otasni tang'o lendo ma ogol kod jokanyono mag Digital economy. Gilando romo margi mabro timore Diamond lodge resort tarik ariyo nyaka abich dwe mar ang'wen e higa mar eluf ariyo gi prariyo kod adek kendo girwako jogo duto manyalo chopo mondo ochopi.

Oro pesa kokadho kuom sime oselokore ahinya e gweng'wa. Ma kaluwore kod chenro ma osekel kod kambi mag airtel kata safaricom kokadho kuom airtel money kata mano mar mpesa. Maeki osekonyo jo ohala kata ji e oro pesa ne jogo maonge machiegni kendo giyudo ote mag pesa mapiyo piyo mana kaka gidwaro kendo ma osekelo yot ahinya e timo bende ohala.

Gino makelo mor kae en chiwo mar omenda maromo milion achiel, milion prochiko gi prabich, mano ma ochiw ne jotelo go mag kaonti kokadho kuom bengi mar Central Bank of Kenya ,kendo ma eki dhi kelo dongruok e piny Kenya mangima.

Ber ma iyude kuonde puonj ma olosi e wi puonj achiel ng'eny ahinya. Kendo ber gi eki nyalo bedo achiel kaka, bedo gi chenro maber e yori mar tich kata bedo gi ng'eyo kaka inyalo pango chenro mari e yorno mochanre maber maonge chachni sama tich dhi nyime.

Ohala miyudo kuom tiyo kod omenda mar mbui en kaka bedogi ranyisi maber kaka pesa donjo kendo kaka wuok kendo kaka otikode. Maeki tang'o ranyisi maber kendo duoko piny mibadhi manyalo bedoni timore. Kopogore kod ohala, ntiere bende midhiero. Midhiere manyalo bedo en kaka kuo mar omenda kioro kanyono maok owinjore kendo oknyal duoknige e yo mayot. Okang' ma onego tim moloyo to keto arita motegno e yor mbui.

Tich mar konyo joma ochando en tich maber ahinya, kendo kigolo anyuola kata joot ma odak e bath ndara ma imiyogi kar dak maber, maeki en ranyisi maber ahinya kendo en tim ma owinjore ng'ato ka ng'ato owinjore timo mondo okony jogo maonge nyalo.

Mano matimore kae en jalno manigi lony mar tiyo kod kompiuta kendo opuonjo jal ma ochung' bathe yorno mar tiyo kod kompiuta. Jalni orwakore e yorno maler kendo ma nyiso ni ma en japuonj kendo japuonjrene winje maler kabisa.